Agĩkũyũ , Maasai, Luo, na Abaluhya nĩ marĩ thigũkũ cia kuonania ũnduire wao na ũndũ ũcio nĩ mwega nĩ tondũ nĩ ũmaririkanagia harĩa maumĩte,o na mĩtugo mĩega, nĩ ĩthimithagio harĩ andũ ethĩ kũringana na ũndũire wao.

Marĩhi mega, ũgitĩri, na handũ ũngĩĩkũria wĩra-inĩ ucui, nĩmo maũndũ marĩa mũndũ acaragia mũno wĩra-inĩ mwega.

Ĩĩ nĩ njũĩ gũthambĩra, na ndanaruta mũndũ atoĩ gũthambira aingĩrĩte maaĩ-inĩ rĩ rita rĩake rĩa mbere, na ndoi, ngĩkĩĩrutĩra kũmũteithia, kũmuonia, hatiarĩ hahũthũ no okahora okahora nĩ ahotire kũnyita.

Ũrĩmi wa irio, kũiga mahiũ maingĩ, gũtega thamaki, ona gũĩthondekera indo na moko, ta ciondo, nĩmo mawĩra marĩa maingi andũ mathũkũmaga namo ma kĩũndũire rũrĩrĩ-inĩ rwakwa.

Nĩ kũrĩ na macini iria iraruta wĩra ũrĩa ũngĩarutitwo na moko, kĩ ũndũire-inĩ, ũkaruta wĩra ũcio. Kũguo andũ aingĩ mahĩmbĩirie maũndũ ma kĩĩrĩu gũkĩra marĩa ma ũndũire, nĩ tondũ macini ciĩkwo cia kũhũthia wĩra.

Watho wa gatiba, ka mwaka wa ngiri igĩrĩ na ikũmi, nĩko karĩ na watho ũrĩa mũnene ũrĩa wathaga bũrũri wa Kenya

The High Court, nĩ rĩo igoti rĩrĩa inene makĩria, kauntĩ-inĩ ya Kisumu.

Aga Khan Hospital in Kisumu, Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, nĩ cio thibitarĩ cia kanja iria cirĩ mwena wa Kisumu.

Avenger Health Care, Kisumu, Aga Khan Hospital in Kisumu, Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital in Kisumu, nĩ cio thibitarĩ iria iheanaga motungata ma gũteithia andu kũhona kumana na mĩtino kana mawathe.

Wa mbere, ngũamba kũmũgeithia, njoke ndĩmũũrie arenda atĩa, wa kerĩ, ndĩmũteithie kũigithia gĩtĩ kĩũ mbathi-inĩ, na ndigĩrĩre nĩ aiganĩra.